Mae en jatend piny Kenya machon ker mosenindo Mwai Kibaki mabende notelo ne Kenya kochakore e higa mar aluf ariyo kod ariyo nyaka higa mar aluf ariyo gapar gariyo. Ker machonni Mwai Kibaki ne en ker mar adek e Kenya kae to bende osenindo.

Mae en chenro mar loan mabende ng'ato nyalo kawo e ong'we yamo kata sime. Tala en gima ng'ato nyalo kawo mapiyopiyo ka en gi shida moro kodwaro kony, kendo oyot mondo omi ng'ato okawe, kae waneno kondik ni ng'ato nyalo kawo loan maromo kata alufu prariyo gang'wen.

Kae en kuma jowuoth idhe gari to bende kuma geche madhi kuma opogore opogore chung'e. Gikmang'eny timore kae, nitiere jogo matimo tij uso, giuso gik mopogore opogore nitie jokma uso sende lewni, nitiere jokmauso kata chiemo ji uso gikma opogore. King'iyo bathe kanyo bende nitiere otel miluongo ni Miako. Kae ng'ato bire kodwa chano wuoth kodwa dhi kumoro kata ka en mana machiegni en kar idho gari ng'atang'ata nyalo tiyo kode nikech en mar oganda.